Joma odak Garisa gin gi midhiero kaka gionge pi maginyalo modho. Gionge chiemo ma ginyalo chamo, nikech kanyo ok tim maber kuom cham. Lowo otuo kendo chieng' bende rieny. Kuom mano, gik magitimo mondo mi gikonyre godo kaluwore gi midhierogi, gipidho le machalo ngamia, maok dwar pi eseche maok dwar pi okawo ndalo mang'eny mondo obed gi eh obedi ni onyalo dak maonge pi ndalo mang'eny, nikech omodho bang' muda mang'eny. Kendo gi pidho diek, gik machalo kamago, gi kunyo pige, kenen gikunyo pige maginyalo modho bende.

Gini gimomiyo ahere, en ni opuonjon ji, omiyo ji ng'eyo gik mang'eny, oketoji nyalo galoregodo. Omiyoji mor kendo omiyoji ng'eyo gik ma ok ging'eyo. Mano emomiyo ahere.